Hihi ndĩreciria nĩ mũndũ ũrenda kũhũra nguo, kana nĩ mũndũ wĩna nguo nyingĩ arenda gũcigaĩra andũ arĩa matarĩ na ũhoti, kana nĩ mũndũ ũracagũrania nguo aige iria ciĩ theru mwena ũmwe na iria ciĩ na gĩko mwena ũmwe, kana mũndũ ũrenda gũcagũrania nguo aige iria ciĩ na rangi mwerũ mwena ũmwe na iria ciĩ na rangi mũirũ mwena ũmwe, nĩgetha akĩhũra, akorwo na ihinda rĩhũthũ.

Ũyũ nĩ mũtumia ũrahũra nguo, hihi gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ atĩ mũndũ nĩ aikaraga e mũtheru, kũrĩ andũ mawendete tondũ nĩ ũnogoraga mwĩrĩ. Gĩtũmi gĩa kũũmena, mũndũ akiũma hau nĩ akoragwo e mũnogu mũgongo, aingĩ nĩ makoragwo makiũma hau mena thina, wa kũigua ngina thiũrura nĩ ũndũ wa kũnoga kũinamiriria mũno. Ũndũ ungiĩ wa kũ mena kũmena ũndũ ũyũ nĩ atĩ mũndũ nĩ atiega mathaa maingĩ mũno akihũra nguo na moko, ukĩriganithia na mũndũ ũrahũthĩra macini.

Nĩ ndĩrona andũ erĩ, arĩa macuthĩrĩirie thimũ-inĩ, no gũkorwo hena maũndũ marona thimũ-inĩ marĩa mangĩ, mena ũteithio mũtũrĩre-inĩ wao kana nĩ wĩra marahota kũruta, thimũ-inĩ ũrĩa ũramahe mbeca. Ningĩ nĩ ndĩrona mũndũ ũcio nĩ amũthikĩrĩirie mũno no gũkorwo hena ma ũtaro mararuta hau thimũ-inĩ iyo, marĩa makũmũteithia mũtũrĩre-inĩ wao wa o mũthenya.

Ici nĩ indo mũno mũno cihũthagĩrwo nĩ airĩtu kana atumia, kũhaka ũthiũ-inĩ kana mĩrĩ-inĩ yao, nĩ mathabuni, maguta. Mũno mũno nĩ mamateithagia rĩrĩa marethamba, ũndũ ũrĩa ũtũmaga nyende ũndũ ũyũ nĩ tondũ ngothi ya mũndũ kana ya mũtimia ũrĩa ũrahũthĩra indo ici nĩ ũtuĩkaga raini, ũndũ ũtarĩ nginya na mathundo ũthiũ-inĩ, ĩheaga mũndũ ũcio, wendo wa kwenderea makĩria.

Ĩno nĩ mbathi ĩrĩa ĩhũthĩkaga nĩ andũ makĩria kuma itũra rĩmwe nginya itũra rĩrĩa rĩngĩ. O mũthenya, kũrĩ andũ mahuthagĩra mbathi ĩno kuma matũra mao nginya matũra harĩa marutaga wĩra wao, rĩrĩa kwĩna mĩcemanio ya mĩanya, mbathi ici nĩ cihũthĩkaga kumia andũ kuma gĩcigo kĩmwe nginya harĩa mũcamanio ũcio ũrekĩka, rĩrĩa kwĩna mambura ta ma thigũkũ, mbathi ici nĩcihũthĩkaga gũkua andũ kũmatwara mĩciĩ-inĩ yao

Ũdũ ũyũ nĩ ũdũ wa kũhanda mĩtĩ icigo-inĩ ningĩ iria itarĩ na mĩtĩ mĩiganu, kana kũrĩa kuongerera mĩtĩ ĩĩ harĩa ĩĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ, ũdũ ũyũ nĩ mwega todũ nĩ ũgiragĩrĩria maũndũ maingĩ, ta tĩri ũgakorwo wĩ mwega, ũkagĩrĩrĩria nyũba iria ci icigo-inĩ haria hena mĩtĩ ĩtari mĩiganu mĩiganu gũkũo nĩ rũhũho, ũhadi wa mĩtĩ nĩ mwega tondũ nĩ wongagĩrĩra ũthaka wa mĩgũda iitũ, na ningĩ nĩ ũrehaga kũgucĩrĩria mbũra kũrĩ icigo cĩtũ.

Nĩ atongoria aingĩ tũkoretwo nao no mũtogoria ũria warĩ mwega makĩria na ũria warehire ũkũria wa bũrũri mũno nĩ warĩ mũtongoria wa gatatũ ũria nĩwe Mwai wa Kibaki tondũ ihinda-inĩ riake nĩtwagĩire na gĩthomo gĩa burĩ kũrĩ ciana citũ, nĩtwagĩire na irio cia burĩ kũrĩ andũ a icigo mwanya mwanya, nĩacũgĩrĩirie gũthondeka mabarabara nĩgetha ũhĩtũkĩri ũgakorwo wĩ mwega, Mwai wa Kibaki na mũtumia mena mũtumia wake nĩmateithirie nginya gũkorwo na njĩra ũria atumia mangĩgia ciana gũtarĩ na marĩhi

Hihi no njuge aya nĩ andũ maikarĩte tũkundi-inĩ me thome-inĩ wa mũndũ, makĩria nĩ ũronekana nĩ mũciĩ ũirĩgĩirwo na mĩtĩ kana ngũ. Andũ aya nĩ kũrĩa mararĩa, no ũkorwo mararĩrĩra maũndũ marĩa maragerera na maũndũ marĩa makoniĩ, mathĩna marĩa me na mo, kwĩna kana ke handũ karamathikĩrĩria na no ũkorwo nĩ gũthoma karathoma kĩndũ kumania na andũ aya, andũ aya no makorwo hena handũ me mũcamanio-inĩ thome-inĩ wa mũciĩ ũyũ, eni.

Ũdũ ũyũ nĩ gũthabĩra, ingĩruta mũndũ gũthabĩra ngamwĩra, wa mbere akowro atarĩ mũndũ wiĩna guoya, agakowro ena ũmĩrĩru mũiganu maaĩnĩ, akanyita, akagucia rĩera rĩiganu nĩgetha riria arathie maaĩnĩ dagaitwo nĩ maaĩ, agakorwo ena rĩera rĩiganu mwĩriĩini wake nĩgetha ee maaĩ-inĩ ndakagĩe mathĩna, ningĩ agakorwo atarĩ na guoya mũingĩ ũria ũngũcungĩrĩria gũtuma arike maaĩ-inĩ, ningĩ ngamwĩra ahũrahure maaĩ na magũrũ marĩa magũtuma akagĩa na ũhoti wa gũthiĩ na mbere.

Haha hena andũ aingĩ no ũmwe wao nĩwe aikarĩte thĩ, nĩwe araheana maũtarĩrio ma ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. No gũkorwo nĩ mũndũ ũratarĩria andũ a gĩcigo gĩake ũrĩa mangĩandĩkithia nĩgetha makahota gũkinyĩra maũbata burani ma ũtwarithia wa na mbere, no ũkorwo nĩ andũ mareyandĩkithia, nĩgetha bũrũri ũkahota kũmenya nĩa mena mathĩna burani, na nĩa magũkinyĩrio maũtungata me a mbere.

Andũ nĩ makoragwo mageragĩra mathĩna maingĩ kaũntĩ-inĩ itũ, wa mbere nĩ marĩ na mathiri maingĩ marĩa wanyita mbeca nini, ũkamba gwĩciria kũrĩha thirĩ, wa kerĩ andũ nĩ mahũthagĩra mbeca oru, nĩũndũ wa gũkorwo matarĩ na mĩbango kana ona gũkorwo ũigĩte mbanjeti ũrĩa ũkũhũthĩra mbeca rĩrĩa wanyita mbeca, wa gatatũ andũ nĩmakoragwo na maũhũthĩri ma mbeca marĩa mategũtanyĩte, ũrĩa ũcũngagĩrĩria ũhũthĩri wa mbeca, wa gatatũ, wa kana nĩ atĩ marĩhi ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ marĩ igũrũ mũno ũrĩa ũcũngagĩrĩria andũ makahũthĩra mbeca ciao ũru, wa kana nĩ tondũ wa andũ gũkorwo mata mata mataigĩte mbeca nini kando iria makahũthĩra rĩrĩa magũmĩrwo nĩ mathĩna.

Wambere ndoraga mbeca iria ndĩraingĩria kana mbeca iria ndĩnacio mokoinĩ, wakerĩ ngamenya nĩ mbeca ici ngũcihũthĩra atĩa. Nĩngĩ no gũkorwo nĩ kũrĩha mbeca cia cukuru, mbeca cia mathibitarĩ, ona ũrĩa ngũrĩha mathirĩ angĩkorwo ndĩnamo. Wagatatũ nĩ kũmenya nĩ mbeca kĩwango kĩingana ũna kĩa mbeca iria nguiga, nĩgetha ngacihũthĩra maica ma nahau kabere gũthondeka mathĩna rĩrĩa mangiumĩra.

Ũyũ nĩ mũndũrũme, ũrũgamite handũ hetaa gĩcigo gĩkĩ no gĩkorwo gĩtagwo Njeri, no gũkorwo arugamĩte ũguo akorwo nĩ mũtalii ũraumĩte gĩcigo gĩake agoka gĩcigo-inĩ kĩa Njeri, nĩ arenda nĩ ara hurwo mbica nĩgetha atleast nĩgetha akorwo na, akĩonania ararĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa njeri, nogukorwo arokĩte kuona mwega marĩa makoragwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa njeri.

Mũtaratara ũyũ ingiuga nĩ ũkinyĩte gĩcigo-inĩ gĩakwa na nĩ ũrahũthĩrwo nĩ cukuru nyingĩ onagũkorwo ti ciothe. Wĩna ũguni mũnene tondũ nĩ ũrataithia ciana gũkorrwo ciĩ njangamũku tondũ citirahũthĩra mabuku ta ũrĩa ũrarĩ mũtugo wa nahau mbere. Ningĩ mũtaratara ũyũ nĩũrataithia arimũ ohamwe na ciana gũkorwo na harĩa mararorereria, tiga tu okũhũthĩra mabuku.

Wa mbere mũrania wa ciũria nĩ anyitaga ũgeni mũcokia wa ciũria, akamwĩra aikare thĩ, hau hangĩ mũrania wa ciũria akera mũcokia wa ciũria eyarie maũndũ marĩa mamũkoniĩ, mũcokia wa ciũria nĩ akuga rĩtwa rĩake, na maũtungata marĩa angĩhota kũrehe kũrĩ kambuni ĩno ĩramwandĩka. Mũcokia wa ciũria nĩ amũthikagĩrĩria. Mũrania wa ciũria nĩ amũthikagĩrĩria arabu mũcokia wa ciũria akaheana mabata make. Wa mũico mũrania wa ciũria nĩ agũcoka amwĩre njĩra ĩrĩa mekũmũkinyĩra, kana nĩ mamwandĩka kana ndanahota kũhĩtũka.

Wa mbere, ndũrĩrĩ ici igĩri nĩ ciagĩrĩrwo gũ gũcoka hamwe, magaikara thĩ makagia na wĩiguano atĩ maaĩ maya maramateithia marĩ othe. Wa kerĩ, nĩ makagĩa na mĩbango na mĩtaratara ya ũrĩa wa kũgitĩra nyamũ ici iria ciraikara hau, wa gatatũ, makagĩa na ũrĩa makũhota kwaga gũteaga gĩko rũĩ-inĩ rũu, nĩgetha kwaga kũiga nyamũ ici ũgwati-ĩnĩ, wa kana, nĩ makaga kũrĩma hakuhĩ na njũĩ ici, nĩgetha nginya ndawa icio marahũthĩra kũhuhĩra mĩmera yao citigakinyĩre nyamũ ici ci rũĩ-inĩ rũu.

Wa mbere, ũrĩmi wa moko nĩ mwega, tondũ mũndũ ndara nĩ arahota gũkũra ria rĩothe ũgatigĩrĩra nĩ wa ria riothe nĩriahuka na ritũgucoka rĩngĩ. Wa kerĩ ũkihũthĩra ũrĩmi wa moko, mũndũ ndarahutania na ndawa kogwo mũndũ nĩakoragwo akĩhota gwĩthema na, kũgũcia rĩera rĩũrũ riũmanĩte na ndawa rĩrĩa rĩngĩcũngĩrĩria mũndũ kũgĩa na mathĩna ma mwĩrĩ. Wa gatatu, ũrĩmĩ wa moko nĩ mwega tondũ mũndũ ndaranoga gũkua mbombo.

Wa mbere nĩ kũhũthĩra mũhũ, ũgataha mũhũ ũrĩa kũrĩ arĩa tũrugaga na ngũũ, ũgathĩe ũgaitĩrĩria harĩa mbembe ĩyo ĩrakũrĩra, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria kũhũrana na magunyũ marĩa marĩaga mbembe. Wa kerĩ nĩ kũrigia kĩraikũ kana bakĩ na maaĩ ũgacoka ũgathĩe owĩtĩrĩrie harĩa mbembe ĩrakũnukĩra, ũndũ ũyũ nĩ ũge ũteithagĩrĩria kũgitĩra mũmera ũyũ wa mbembe kũrĩka nĩ ĩgunyũ na tũtabi.

Wa mbere, itũa rĩrĩ rĩendekithia rĩrĩ nĩ rĩthomwagwo rita rĩa mbere, rĩgacoka rĩgathomwo rita rĩa kerĩ, arabu kamiti ĩgaikara thĩĩ na kwarĩriria uhoro wĩgie rĩendekithia rĩrĩ, gugacoka rĩendekithia rĩrĩ rĩgathomwo rita rĩa gatatũ. Andũ magacoka makarora rĩendekithia rĩrĩ na gũthondeka, na kũruta mahitia na gũthondeka kũrĩa kwĩna mahĩtia, angĩkorwo itua rĩrĩ rĩtire na mahĩtia, andũ rĩendekithia rĩrĩ nĩrĩcabithagio magathĩti-inĩ kana nginya mohoro-inĩ nĩgetha andũ, mũingĩ ũkamenya, arabu rĩgatagathwo gucungĩrĩria atĩ nĩ rĩega.

Wa mbere, mũndũ athiaga harĩ mwandĩki ũkoragwo obici-inĩ ya mbere harĩ oo thibitarĩ o yothe, haũ mwanĩiki ũyũ nĩ akuonya maũndũ makonĩe mwana ona mũciari wake, agacoka akamera obici ĩrĩa magũthĩe hau mbere arĩ arirĩ ĩrĩ obici ya ndagĩtarĩ wa ciana. Marĩkia gũthondekwo ndagĩtarĩ no amatũme kũrĩ rabũ kana amatũme harĩa makuoya ndawa, mwico maheo ndawa ciothe na mautugatha mothe nĩ matwaragwo harĩa makũrĩhĩra makarĩha marĩhi mao.

Wa mbere, mũndũ ambaga gũthĩe kwĩ ndagĩtarĩ wake ũrĩa mambanĩrĩirie nake, ũrĩa ũmũroraga akona atĩ thĩna ũrĩa enagũo kama mũrimũ ũrĩa we enagũo ndũgĩhoteka, ndagĩhota kũ ũthondeka. Agacoka rĩũ ndagĩtarĩ ũcĩo akamũtũma kũrĩ thibitarĩ nene kana obici ya gũteithĩrĩria mĩrimũ. Rĩũ mũndũ ũyũ atũmĩtwo, agacoka agathĩe kũrĩ obici ĩo nĩ ahotaga kuonania atĩ ena marabathi marĩa atũmĩtwo kuma thibitarĩ ĩno nginya ĩrĩa kuma ĩno thibitarĩ ĩyo nginya ĩrĩa athĩe, urĩa uteithagĩrĩria gukinyanĩrio nĩ motugata maya hatarĩ na thĩna.

Ti kaingĩ rĩrĩa andũ ma rũrĩrĩ rwakwa maceragĩra ndagĩtarĩ, no rĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ mũrimũ wa hi na hi, ta kũharwo kana gũtahĩka ũrĩa ũngitambanio nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ, andũ nĩ mathiaga kuona ndagĩtarĩ, kana rĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ mũrimũ umĩte kũrĩ, kana ta kũrũmwo nĩ ngite kana ngui, nĩ ateng'agĩra kuona ndagĩtarĩ.

Kũrorwo nĩ dagĩtarĩ kũrĩ na mabata maingĩ, wa mbere, nĩ gũtũmaga mũndũ akarora mĩrĩĩre yake, wa kerĩ ũkarora mĩthĩire yakũ, nĩnge ta mũndu kũrorwo nĩ dagĩtarĩ, nĩ ũtũmaga mũdũ akaaga kũhũthĩra dawa cia kurebya ũgethema na mĩtũgo ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩgetha iria ingĩkũgitĩra kũgia na ũgima mũrũ wa mwĩrĩ, nĩnge nĩ ĩtũmaga ũgaikara wĩ menyete ũkamenya nĩ thĩna ũrĩkũ dĩna gũo, nĩ atĩa igĩhũrana nagũo? nĩ atia ingĩthema? uguo.

Niĩ thiaga kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ o mweri o mweri, ũndũ ũyũ nĩ ũtũ, ũcũngagĩrĩra ngathĩe ngarorwo kana ndĩna thĩna ũrĩa ũraumĩra, ngathĩe ngaheana mathĩna marĩa ngoretwo namo gatagatĩ ka mwerĩ thĩkũ icio cia mweri. Wa gatatũ, nĩ ũteithagia ngarora mĩrĩre yakwa na mĩkire yakwa ya maũndũ, na ĩgatũma jĩkarage ndĩmenyete, hihi ngahota kũhũrana na mĩrĩmũ irĩa ya ngora, kana nginya gũteithia andũ arĩa angĩ me, tũrĩ nao.

Ĩĩ ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire nĩ ũhenĩtwo tondũ thikũ ici thirikarĩ ĩna, nĩ yandĩkĩte andũ arĩa maroraga ũgima wa mwĩrĩ o kũrĩ icigo ngũrani, ngũrani. Andũ aya nĩ mathomithagia mũingĩ, ũhoro wa mĩrimũ ĩno, na ũrĩa mangĩhota gwĩthema na mĩrimũ ĩno, mĩrimũ ĩno nĩ ta gũtahĩka, gũtahĩka na kũharwo nĩ ũndũ wa kũnyua maĩ moru, mena gĩko, kũrĩa irio citarĩ nduge wega, kũrĩa ũtethambĩte moko, mĩrimũ ĩno nĩ ĩthemagwo tondũ andũ nĩmakoragwo mena ũmenyo, na gĩthomo kĩiganĩru gwĩthema nayo.

Wa mbere mũciari nĩ agĩrĩire gũkorwo na gĩthimi, gĩa kũroraga mwana ũrugarĩ hakuhĩ nake, rĩrĩa mwana ahiũha, mũciari nĩ agĩrĩire kũmũthima kana akarora nĩkĩ, agecũrania nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kĩratũma mwana kũhiũha, angĩkorwo ndarĩ na ũhoti wa gũthondeka, mũciari nĩ agĩrĩirwo gũteng'era gwĩ thibita gwa ndagĩtarĩ thibitarĩ, na hi na hi gũtarĩ gũte mathaa harĩa ndagĩtarĩ amũteithagia kũmenya nĩkĩ gĩtũmi kĩa mwana kũhiũha, na agathondekwo ihenya.

Gũthiĩ kiriniki cia mbere kũrĩ na bata mũnene kwĩna mũtumia wohete nda, tondũ ndagĩtari nĩ athiaga akarora kana mwana ũrĩa wĩ thĩiniĩ wake nĩ aikarĩte wega, ndagĩtarĩ nĩ ahotaga gũtarĩria mũtũmia ũyũ kana mwana ũrĩa wĩ thĩiniĩ wake ena mathĩna ma mwĩrĩ kana ma ũmbĩre arĩ o nda-inĩ, kũrĩa gũtũmaga mũtumia ũyũ agaikara eharĩrĩirie kĩmeciria. Kiriniki ici nĩ citeithagia mũtimia ũyũ gwĩthema na irio imwe kana indo imwe iria cingĩcũngĩrĩria mwana ũyũ kũgĩa na mathĩna agĩkũra e nda-inĩ ya nyina,

Motungata maya merĩ marĩ na ũtiganu tondũ ma mbere ya kũheo mwana maroraga mũnomũno nyina wa mwana ũyũ tondũ mwana ũyũ e thĩiniĩ wake, na ma mbere ya kũheo, ya, ma thutha ya kũheo mwana, maroraga mũno ũkũri wa mwana ona ti nyina. Nĩ mega tondũ nĩ magiragĩrĩria kũ mwana ũyũ gũkorwo, gũkura ena mathina, marĩa macũngagĩrĩria mwana kũgĩa na meciria maingĩ nakũ, gũbundithia nyina kũrora, mĩĩkire ciake na cĩĩko ciake rĩrĩa mwana ũyũ arakũra.

Niĩ ingiuga kiriniki ĩno nĩ njega mũno, ĩna bata makĩria nginya gũkĩra cia mbere wa kũheyo mwana, atumia aingĩ nĩ mateyanagĩria, nĩ tondũ wa kwaga ũmenyo, na bata wa gũthiaga kiriniki kũrorerwo mwana, wa kerĩ aingĩ nĩ kwaga gũkorwo na hamu ĩyo ya gũthiĩ kana nginya kwaga gũthomithio, rĩu ingĩciria atumia aya nĩ magĩrĩirwo gũkoragwo na ikundi harĩa marathomithio bata wa kiriniki ici, eeh.

Wa mbere arigitani aya magĩrĩirwo kũrora kwa hakuhĩ mũno nyina na mwana wake, na kũrora mathaa marĩa mwana ũyũ arakũra, na arakũra atĩa kana arakura wega kana arakũra ena wathe, ningĩ arigitani nĩmagĩrĩire gũ gũka hamwe, mena ciana na nyina wa ciana ici, makamathomithia na makamahe ũmenyo wa bata wa kiriniki ici, nĩmagĩrĩire nginya gũcabithia maratathi harĩa andũ arĩa matarahota gũthoma kana gũ gũka thibitarĩ magakorwo na njĩra cia kuona maratathi maya, na makona bata wa motungata maya.

No njuge nĩ ĩhotete no kũrĩ mathaa mangĩ ndĩhotete. Harĩa ĩhotete kũhe ciana ici ciothe ndawa, nĩ ĩhotete kwandĩka o icigo-inĩ cia bũrũri wa Kenya, kũrĩ na andũ mandĩkĩtwo arĩ magĩrĩirwo kũheanaga mabata maya kũrĩ andũ a gĩkĩro gĩa thĩ, arĩa matangĩhota nginya gũthiĩ thibitarĩ, arĩa maceraga mĩciĩ-inĩ makĩheaga ciana ici ndawa ici iria iramateithia gũkũra, ningĩ nonjuge matihotete tondũ nĩ maremagwo gũkinyĩra icigo iria ciĩna, ciĩthĩ makĩria kana icigo iria citarĩ ngũru, ũrĩa ũcũngagĩrĩria ciana cia icigo ici gũkorwo cirakũra citarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na cigakũra ciĩna mawathe.

Ĩno yarĩ mĩaka ĩrĩ mĩthiru rĩrĩa ndatwarĩre mwana wakwa kũheo njanjo, mũtaratara ũyũ ndwarĩ mũkinyanĩru tondũ kwarĩ na atumia aingĩ mũno marabatara njanjo ici kũrĩ ciana ciao, kwarĩ na raini nene harĩa wonaga andũ nĩ tũraikara mũno raini-inĩ, nginya mathaa magathira ũgakora andũ amwe nĩ maracoka mũciĩ makerwo moke mũthenya ũyũ ũngĩ. Na nĩkĩo ndona harĩ bata wa thirikari kũrehaga njanjo ici mĩciĩ-inĩ, na kwandĩka andũ arĩa maraheana njanjo ici kũrĩ ciana iria ciĩ mĩciĩ-inĩ nĩgetha ũgima wao wa mwĩrĩ ũgakorwo ũrĩ mwega.

Wa mbere nĩ kwarĩria mũndũ ũyũ na kũmũhe mwĩhoko wa gũtũra, ngamwĩra atĩ harĩ na mwĩhoko na nĩ akũhona ihenya, nĩgetha agaikaraga e mũcanjamũku. Wa kerĩ nĩ rĩrĩa arabatara gũthiĩ thibitarĩ, ngamũtwaraga, ngakoragwo hamwe nake. Wa gatatũ nĩ kũmũtarĩria gataratara atĩ nĩ akũhona, na mĩtaratara ĩrĩa agĩrĩire kũrũmĩrĩra nĩgetha ahone ihenya, hau hangĩ nĩ kũmwĩra rĩrĩa arathiĩ thibitarĩ na gũikara hamwe nake na kũmenyagĩrĩra atĩ nĩararĩa irio iria cirateithia kũhũrana na mũrimũ ũyũ nĩgetha agaikaraga ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Makĩria niĩ ndĩ ta mũirĩtu, nĩ menyeirwo kana ndĩ na mũrimũ wa kanca ya nyondo kana njĩra ya ũciari. Ũmenyeru ũyũ warĩ mwega, ndingiuga warĩ moru, tondũ nĩ watũmire ngaikaraga ndĩuĩ, na ngethema na indo iria cicũngagĩrĩria kũgĩa mũrimũ ũyũ, ningĩ ngaikaraga ngĩthiaga kũrorwo maita kwa maita nĩgetha ngaikaraga ndĩ ũĩ na gwĩthema mũrimũ ũyũ.

Wa mbere andũ a itũra rĩakwa nĩ makoragwo mehetwo ũmenyo na gũthomithio wĩgie, ithomo ciĩgie ũũru wa mũrimũ ũyũ wa marĩria. Wa kerĩ andũ nĩ mahotete kũgũra neti kana magathiĩ thibitarĩ harĩa maheagwo neti magekĩra itanda-inĩ ciao. Wa gatatũ andũ nĩ mahotete gũtheria ithaka iria cithiũrũrũkĩirie harĩa maraikara ona nyũmba ciao. Wa kana andũ nĩ mahotete gũthika ndemu kana harĩa maĩ marũgamĩte, nĩgetha kũhũrana na rwagĩ rũrĩa rũrehaga mũrimũ ũyũ wa marĩria.

Kwĩna rimunia nĩ ũndũ wa heho, kwĩna ngĩnya mũrimũ wa mwere nĩũndũ wa heho rĩngĩ, kwĩna kũharwo rũharwo rwa kĩmira nĩũndũ wa kũrĩa irio ci na gĩko, kwĩna mĩrimũ ya ngothi, mĩrimũ ĩrĩa ya matũ, kwĩna mĩrimũ ya maitho, kwĩna marĩria, kwĩna mĩrimũ ya gũtahĩka nĩ ũndũ wa kũrĩa irio cina gĩko na kũnyũa maĩ mena gĩko na kwaga kũhũthĩra indo theru.

Ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkaga ka kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩaku, na arũarũ nĩ mahotaga gũcemania handũ, hamwe harĩa he thirikari yandĩkĩte andũ arĩa athomweru wĩra ũyũ na mena wĩigirĩrĩku mũnene gũthomithia andũ aya kũrigana na mũrimũ ũrĩa mũndũ arũarĩte. Akagĩa na mwĩhoko, akagĩa na ũmenyo ũrĩa wa gwĩthema na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩngĩtũma mũrimu ũyũ ukorwo wĩna thĩna makĩria. Ũngĩagĩrĩrithio tondũ, andũ nĩ thirikari kũheana, mĩbango mĩkinyanĩru kũheana mbeca iria ci kwagĩrĩrithia mĩbango ĩno ĩgekĩka rĩrĩa yagĩrĩire, ona kwandĩka andũ aingĩ makĩria arĩa menya ũmenyo gũthomithia andũ aya.

Wa mbere nĩ atĩ mabata maya na motungata maya nĩ makoragwo me ma goro mathibitarĩ-inĩ maya. Ũgakora atĩ no nginya mũndũ arĩhe nĩgetha akagĩa njanjo ĩno na andũ aingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa matirĩ na ũhoti wa kũrĩha, kũrĩhĩra mabata maya na motungata maya. Nĩ magĩrĩire gũcenjia thirikari nĩ yagĩrĩire gũka hamwe na andũ aya na mathibitarĩ magatigĩrĩra atĩ gũtirĩ na marĩhi kana marĩhi nĩ mabacĩrĩru nĩgetha andũ othe makahota gũkinyĩra motungata maya ma njanjo.

Wa mbere nĩ kũmetaga mĩcemanio o ihinda kwa ihinda, gatagatĩ wa mĩeri kana thikũ cia wiki makaheo gĩthomo kĩiganĩru, wa kerĩ nĩ kũmera matherie icigo ciothe magaikaraga handũ hatheru, wa gatatũ nĩ kũmathomithia mage, mahote gũikara marĩ atheru nĩgetha gwĩthema na mĩrimũ ĩiganie na kũharwo, wa gatatũ gũcabithia maratathi ũkamahe o mũndũ, wa kana nĩ kũmacerera mĩciĩ-inĩ ya o ũkĩmaheaga gĩthomo gĩkinyanĩru.

Wa mbere, nĩ magĩrĩire kũrora mĩrĩre yao, na makarĩa indo iria cira thondeka na kũhe mwĩriĩ hinya. Wa kerĩ nĩ magĩrĩrwo gwĩkaga, na kũrutithia mwĩrĩ wao wĩra nĩgetha mwĩiĩ ũgaikaraga wĩ mũcajamukũ, wa gatatũ nĩ ririra mũdũ aigua ee mũrwaru hanini agatengera thibitarĩ nĩ getha kũgirĩrĩria mĩrimũ kũneneha. Wa kana adũ nĩ magaikara mee maa magĩthomithagio ũdũ wa gwĩthema na mĩrimũ na gũikara mũtũrĩrie miega.

Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũrehaga gĩkeno harĩ ndũrĩrĩ, tondũ andũ nĩ makoragwo methemete na mĩrimũ, na gũtirĩ na ikuũ iria ciraumĩra nĩũndũ wa mĩrimũ, wa kerĩ, andũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ marĩ na hinya wa kũruta wĩra na kwĩrutĩra wĩra, ũrĩa ũrehaga, ũrĩa ũcũngagĩrĩria gũkũra kwa ndũrĩrĩ citũ. Wa gatatũ nĩ atĩ, andũ mena ũgima wa mwĩrĩ nĩ mahotaga kũhũrana na mĩrimũ na gũikaraga marĩ akenu.

Ĩĩ nĩ ndĩaga bitameni kana indo cia kwagĩrithi ũgima wa mwĩrĩ kaingĩ hakuhĩ omũthenya, nĩ ndĩaga mboga, ngarĩa matunda ta mainabu, ngarĩa marigũ ona maembe kaingĩ, na mboga ta terere, managu, iria ciheaga mwĩrĩ wakwa bitameni. Na nĩgetha ngahota kũhũrana na mĩrimũ na gũikara ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Niĩ ingiuga nyendete ũrigiti woothe wa mũcĩĩ kana wa thibitarĩ, ha mbere ngĩrigitĩrwo mũcĩĩ nĩngoragwo ndĩthemete gũthiĩ gũthiĩ na kũhũthĩra mbeca gũthĩe harĩa thibitarĩ irĩ. Wa kerĩ, rĩrĩa ndĩrathĩe thibitarĩ nĩwega tondũ nĩngoragwo na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe na ndagĩtarĩ wakwa ngatarĩria mathĩna makwa agathikĩrĩria, akandora twĩ nake hau na akahe ndawa iria cĩ cikũdeithia kũ kũgũmanĩra na mũrimũ ũrĩa ndĩ naguo.

Ĩĩ nĩkũrĩ na mũndũ ũkuĩte nĩũndũ wa mũrimũ wa kũgaĩrwo. Mũrimũ ũyũ warĩ mũrimũ wa pressure , harĩa pressure ĩkoragwo ĩĩ ĩgũrũ gũkĩra ũrĩa yagĩrĩire, na mũrimũ wa mũndũ ũyũ arĩ na mũrimũ wa cukari. Mũndũ ũyũ nĩambagia kwonekana hinya ũgathira mwĩrĩ, mũndũ ũyũ agakorwo atarĩ na hinya ona hanini, wakerĩ mũndũ ũyũ agakorwo ndararĩa, hena, nĩaracagũrania irio. Wagatatũ nĩarakora aĩkaraga ee mũnegereru, wa mũico ũgakora mũrimũ ũyũ nĩwamũgũmĩra mũno.

Andũ maugaga ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩgũo ũtonga ũrĩa mũnene. Kogwo ndĩna ũgĩma mwega wa mwĩrĩ nĩ njagaga kũhũthĩra mbeca nyingĩ kũgũmanĩra na mĩrimũ ĩrĩa ĩrathũbũra. Wa kerĩ nĩ njikaraga ndĩna hinya ngahota kwĩrũtĩra wĩra itegũthũbũra mũndũ, wa gatatũ ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩndĩ nĩ hotaga gũcera na gũthomithia nginya andũ aya angĩ mena, matarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, njĩra cia gũikara mena ũgĩma mwega wa mwĩrĩ.

Wambere nĩ gĩthimi kĩa ũrugarĩ kana ũrugarĩ wĩ shower, wakerĩ nĩ thimagwo kana ngoro nĩ ĩrahũra ũria yagĩrĩire, wagatatũ ndagĩtarĩ hena gĩthimi gĩa kũrora kana thakame nĩ ĩracera ũrĩa yagĩrĩire mwĩrĩ-inĩ. Wakana angĩkorwo mũndũ nĩ ararorwo cancer nĩ aroragwo kana nyondo ciake nĩ njega, wagatatũ nĩ maroraga kana gĩthimi nĩmathimaga ngothi kana nĩ ĩna rangi ũrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo nayo angĩkorwo ĩna thĩna nĩ ĩkoragwo ĩcenjetie rangi.

Ta Marĩria, nĩ, nĩ ngũgũra neti ngekĩra gĩtanda-inĩ giakwa, ngatheria ithaka irĩa ci hakuhĩ na nyũmba yakwa, ngathika maaĩ marĩa marũgamite matarathie kama ngamethera njĩra nĩgetha magatiga kũrũgama nyũmba yakwa. Mĩrimũ ya heho, nĩ ngaikaraga ndĩna indo cirahe ũrũgarĩ ta bũrana nyingĩ, thogithi ona ngũbia, makinya maria megiĩgũkinyũkio nĩ atĩ, andũ nĩ magĩrĩrwo kũheo ũmenyo na gũthomithagio maita maingĩ nĩgetha magaikaraga mena ũmenyo mũingi makiria.

Rĩrĩa ndaga kũrwara gatagatĩ wa mweri, kana mweri ũgathira itarĩ mũrwaru, thiaga o mũico wa mweri nĩgetha ngarorwo kana ũgima wakwa wa mwĩrĩ nĩ mwega, ũndũ ũyũ wĩna bata, tondũ nĩ ũtũmaga njikare ndĩmenyete, ngamenya kana ndĩ na ũgwati kana hena ũgwati wa kũnyita mĩrimũ, kana hena mĩrimũ ĩrĩa ĩrarehwo, na ngamenya nĩ atĩa ngwĩthemana nayo, na nĩ ndagĩtarĩ nĩ mahotaga kũhe gĩthomo gĩkinyanĩru, ngamenya ũhoro wa gwĩthemana na mĩrimũ.

Mawoni makwa nĩ atĩ, gũkorwo na mũtaari wa mĩrĩre wakwa mwene, nĩ mwega tondũ nĩhotaga kũmũkinyĩra rĩrĩa ndĩrenda, thaa ciothe itarĩ na kũmwetha mũno, nĩahotaga gũtarĩria maũndũ maria njagĩrĩire gũkorwo ngĩrũmĩrĩra, ndĩ iki, o na hamwe na bamĩrĩ yakwa, Ingĩciria nĩateithagia ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia ũgima wakwa wa mwĩrĩ tondũ nĩhotaga kũrora mĩrĩre yakwa, ngamenya nĩ irio irĩkũ ngũhota gwĩthema na angĩkorwo ndĩna gathĩna ka mwĩrĩ, nĩ hotaga kũmenya nĩ irio irĩkũ ingĩrĩa, iria cingĩteithia kũhũrana na mũrimũ ũrĩa ndĩ naguo, kana nĩ irio irĩkũ ingĩhota kũrĩa cikandeithia kũgima gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Wa mbere, nĩ kũrĩ na cukuru, iria cithomithagia maũndũ maria maumĩra , maũndũ marĩa ma gũthaitĩra maũndũ marĩa maumĩraga hi na hi, kamũira motungata makinyĩte. Wa kerĩ, kũrĩ na andũ aria makoragwo mena gĩthomo kĩu kĩa igũrũ arĩa mangĩthomithia andũ arĩa me gĩkĩro gĩkĩ gĩa thĩ, nĩgetha gũthaitĩra maũndũ kamũira ngari cikinyĩte, Wa gatatũ, arwaru o nao nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makuĩte indo iria cimateithagia, arwaru arĩa mena mĩrimũ ĩmagũmĩire nĩ magĩrĩrwo gũkorwo magĩkua indo iria cimateithagia nĩgetha gũthaitĩra mũrimũ ũrĩa menaguo.

Wa mbere, icigo ici cikoragwo ciĩ thĩ-inĩ mũno, na mabarabara marĩa mathiĩte nakou, makoragwo matarĩ mega mena marima. Icigo ici ciĩ thĩ-inĩ citingĩhota kũnyita intaneti, ũndũ atĩ andũ no mahũthĩre mũtandao gũcokerio ũgima wao wa mwĩrĩ. Wa gatatũ nĩ atĩ, icigo ici ciĩ kũraihu mũno ũndũ ũrĩa wahũra thimũ matingĩhota gũkinyĩrwo ihenya, na ihenya. Wa gatatũ icigo ici nĩ ciagaga andũ arĩa mathomeire, na ndagĩtarĩ arĩa mathomeire gĩkĩro kĩa igũrũ nĩgetha gũteithia andũ aya.

Wa mbere, nĩ gũthomithia andũ, atĩ no mahote gũkinyĩra motungata maya thimũ-inĩ tondũ kwĩ ndagĩta , kwĩna , thikũ ici, kwĩna ndagĩtarĩ marutaga wĩra wao kũhũthĩra thimũ kana mtandao Wa kerĩ nĩ kũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ thirikari nĩyaka mathibitarĩ hakuhĩ na icigo ici atĩ andũ no mahote gũkoragwo magĩkinyira motungata mo ũgima wa mwĩrĩ rĩrĩa mamabatara.

Wa mbere nĩ gũkoragwo na namba iria mũndũ arĩ ũgwati-inĩ angĩhũra, arĩ yo nĩ kenda ĩmwe ĩmwe, kwoguo rĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ ũgwati no ahũre, na ngari ici cigakinya ihenya na ihenya, Mogwati ta maya nĩ ta rĩrĩa mũndũ arĩ na mwere kana rimunia, agũa akaremwo nĩ kũhuhia, na thakame ndĩracera wega, Wa kerĩ nĩ rĩrĩa kwĩna mũtino ya barabara kana mũtino wa mwaki waumĩra o rĩmwe handũ o hothe.

Kĩrĩa gĩtũmaga ũndũ ũyũ ũhanĩke nĩ gũkorwo atĩ, ici thibitarĩ ici ciĩ icigo-inĩ iria citarakinyĩrwo nĩ motungata, na andũ moyagĩrĩra ũndũ ũyũ na ũhũthũ, matiheaga andũ aya mathomo ma kũigana, ũcio, ũndũ ũyũ nĩgetha gũteithĩrĩria nĩ waga, nĩ wathondekwo, thirikari nĩ yagĩrĩire gwaka mathibitarĩ gũkorwo na mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo ciĩna, ciraheana ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ andũ arĩa me gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa thĩ.

ĩĩ ndĩna ũmenyeru wa kũruta ũteithio wa mbere, na ndĩ mũthomeru ũhoro ũcio, ũndũ ũyũ wĩna bata tondũ nĩ ũteithagia kũgirĩrĩria andũ magakua, nĩ ũteithagia rĩrĩa andũ matarahuhia wega ũkahũthĩra ũmenyeru ücio wĩ naguo ũkamateithia kũhuhia wega, na gũtũma thakame yao ĩcere wega koguo ũkagirĩrĩria mũndũ ũyũ gũkorwo na ũgwati mũnene. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũmenyeru ũyũ nĩ mwega tondũ nĩũtũmaga andũ magakorwo magĩkũmenyera na maga rĩria manyitwo nĩ ũgwati magakorwo magĩkũhũrĩra thimũ ũthiĩ ũkamateithie

Wa mbere nĩ gũthomithia andũ na kũmera atĩ mũrimũ ũyũ tiguo mũico, kũmahe mwĩhoko nĩ getha rĩrĩa maroka kũmathomithia mũno mũno ũkamera atĩ nĩ wega gũkorwo mamenyete ũrĩa megũikara, Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga magaikara meiguĩte, wa kerĩ nĩ gũtũma harĩa andũ marathimĩrwo mũrimũ ũyũ, ũgakorwo arĩ hamwe na harĩ andũ aya angĩ mena mĩrimũ ĩno yothe, handũ wa kũmatenga, magathimagwo me hamwe othe.

Ngwĩciria atĩ ũtaaro ũrĩa ũheanagwo mbere, no ũkorwo wĩna maumĩrĩra mega na rĩngĩ ũgakorwo na maumĩrĩra moru. Ingĩheo ũhoti ũyũ wa gũteithĩrĩria andũ aya, no ndĩmere atĩ, no dĩmahe mwĩhoko wa gũtũũra na ngamera atĩ mũrimũ ũyũ tiguo mũico, andũ aya magakorwo magĩtukanio na arĩa angĩ nĩgetha makonaga matitengetwo, magakorwo me hamwe kũrutana wĩra na hamwe na arĩa angĩ.

Wa mbere nĩ gwĩtana mũcemanio wa mũingĩ wa gĩcigo kĩu. Ũkamathomithia ũhoro wa Marĩria, na bata wa neti, wa kerĩ nĩ makeyandĩkithia arĩa othe mena bata wa kũheo neti. Wa kerĩ nĩ ũgacera mĩciĩ-inĩ ĩyo ũkona kana mũndũ ena bata kana ndarĩ na bata, arĩa menayo, ũkionaga nĩ arĩkũ matarĩ na ũhoti ũkambĩrĩria na arĩa matarĩ na ũhoti wa kũgũra neti.

Mũno mũno nĩ twĩtagwo mĩcamanio, harĩa hena mathibitarĩ ma gĩkĩro gĩkĩ gĩa thĩ tũgathomithio kũ ũhoro ũkoniĩ mararia, hau nĩho twĩyandĩkithagia kũringana na namba ya bamĩrĩ, na andũ arĩa me thĩ-inĩ wa bamĩrĩ ya mũndũ, thirikari ĩngĩagĩrithia mĩtaratara ĩno nĩ atĩ nĩyagĩrĩire kũhe o mũciĩ o mũciĩ neti, na magathiũrũrũkaga makĩonaga kana andũ nĩ mararũmĩrĩra mawatho ma kũgirĩrĩria mararia

Wa mbere nĩ gwĩta mũingĩ mĩcamanio-inĩ, wa kerĩ nĩ kũwagĩrithia atĩ, mũingĩ ũyũ nĩguo ũranyita itemi rĩa mbere kwagĩrithia ũgima ũyũ wa mwĩrĩ, wa gatatũ nĩ gũthomithia andũ amwe a mũingĩ ũyũ, arĩa magathomithagia acio angĩ, ũhoro ũkoniĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia gũthomithia mũingĩ, arĩa me gĩcigo-inĩ gĩakwa, ũndũ ũkoniĩ oru na mathĩna ma kũruithia ciana cia airĩtu, andũ aya nĩ makoragwo makĩmenya rĩu gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩramateithia, na makahũrana na ũndũ ũyũ wa kũruithia ciana ici cia airĩtu, na magaikaraga makĩmenyaga atĩ ũyũ warĩ ũndũ wa ũndũire, na warĩ ũndũ wa tene, ũrĩa ũtagĩrĩire gũkorwo ũgĩkwo ihinda rĩrĩ.

Wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ, andũ a mũingĩ nĩo maranyita itemi rĩa mbere, kũrĩ gũthondeka ũgima ũyũ wa mwĩri. Wa kerĩ nĩ atĩ, nĩ kũroraga maũndũ marĩa marekĩka o mũthenya, ũkĩandĩkaga harĩa hena thĩna na harĩa harathi wega, nĩgetha ũkamenya nĩha hau ũgũka ũcokererie ũgĩthondekaga. Wa gatatũ nĩ kũmenya atĩ, nĩ ũgũcaria mawoni ma andũ ngũrani ngũrani arĩa mena gĩthomo gĩkinyanĩru, ũhoro-inĩ ũkoniĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Mĩtaratara ĩno ya gĩthomo nĩ mĩega, na nĩ ĩrateithĩrĩria kũnyihia ũtheremu wa mũrimũ wa cukari tondũ o mũndũ o wothe thikũ ici nĩ arĩ na thimũ, na nĩ arahota gũkinyĩra mũtandao, harĩa hena gĩthomo gĩkinyanĩru, gĩkoniĩ kũnyihia gũtherema kwa mũrimũ ũyũ wa cukari, atĩ nĩmarahota kũrora irio iria magĩrĩirwo kũrĩa, nĩatĩa magĩrĩirwo gwĩka, nĩ atĩa matagĩrĩirwo gũkorwo magĩka, andũ kĩũmbe nĩ magĩrĩirwo nginya gũkorwo mena gĩtho, arĩa mena mũrimũ ũyũ magĩrĩirwo gũkorwo mena gĩthomo gĩkinyanĩru nginya gĩa kũhũthĩra macini icio cia kũroraga mũrimũ ũcio ũrathiĩ na mbere.

Arwaru aingĩ matirathondekwo na mũbango ũyũ tondũ harĩ na thĩna gũcenjia kuma mũbango ũrĩa wa nahau gatene ũrĩa nĩ NHIF, nĩgetha gũka kwĩ mũbango wa kĩrĩu ũrĩa nĩ SHA, kwoguo arwaru mena thina gũcenjia kuma mũbango ũcio gũka ũyũ ũngĩ. Ningĩ mũbango ũyũ, wĩna marĩhi ma igũrũ, ũrĩa andũ arwaru aingĩ matarĩ na ũhoti wa kũrĩha marĩhi macio marĩa marendekana, mũbango ũyũ nĩ ũrĩ na ũngumania mũnene tondũ ndũrathondeka andũ amwe, ũrathondeka o arĩa mena ũhoti tu, na mũbango ũyũ wĩna gathĩna tondũ arwaru aingĩ matirathondekwo mĩrimũ ĩrĩa menayo nĩ gũkorwo atĩ mũbango ũyũ ũrarora o mĩrimũ ĩmwe ĩgatigĩrĩra ĩrĩa ĩngĩ.

Wa mbere kwĩna namba maheanĩte ĩrĩa mũndũ arahihinya thimũ-inĩ, ũkaihũria marĩtwa na ũhoro wothe ũrĩa ũgũkoniĩ hau, magacoka magagũtũmĩra mecĩji kuonania atĩ nĩ warĩkia kwĩyandĩkithia. Wa kerĩ kũrĩ arĩa mena thimũ maraingĩra mtandao inĩ kana intaneti-inĩ, magathiĩ makahihinya mũbango wao, makeyandĩkithia marĩtwa mao na ũhoro ũrĩa ũmakoniĩ, magacoka magatũmĩrwo mecĩji kuonania nĩ meyandĩkithia. Wa gatatũ o mũndũ kĩũmbe no etware he obici iria andũ mareyandĩkithia, ũgatiga, ũgathiĩ na gĩbandĩ gĩaku na ũgatiga weyandĩkithia ũgatũmĩrwo mecĩji.

Nyendete mũbango ũngĩ tiga SHA ĩno tondũ mũbango ũyũ nĩ mwerũ, na hena mĩtaratara ĩrĩa ũrahũthĩra nĩgetha kuma kwĩ mũbango ũcio wa tene gũka mũbango ũyũ mwerũ, ningĩ kwĩna thĩna tondũ mũbango ũyũ ndũrathondeka mĩrimũ yothe, nĩũracagũrania mĩrimũ ĩrĩa ũgũthondeka, mũbango ũyũ wĩna goro, ũkĩringithania na mĩbango ĩyo ĩngĩ ya marĩhi ma thibitarĩ.

Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ na mũrũaru wake, maũndũ mothe ma bata haha nĩ atĩ ndĩrona mũrũaru ũyũ nogũkorwo ararĩ na thĩna wa ngingo, no gũkorwo nĩ aronete mũtino wa barabara kana o mũtino owothe, harĩa ndagĩtarĩ ũyũ aramũhũrĩte mbica na nĩyo ĩno aramuonia, rĩu ngwĩciria ndagĩtarĩ ũyũ nĩ kũmũtarĩria aramũtarĩria ũrĩa mbica ya ngingo yake ĩhuana.

Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ hamwe na mũrwaru wake , ndagĩtarĩ ũyũ no gũkorwo aroya ũhoro ũkonainie na mũrwaru ũyũ, na ithimi ciake na kũmenya ũrĩa mũrwarũ ũyũ arathĩe na mbere kana nĩ arahona kana no kũ ũrwaru wake nĩ gũthũka ũrathũkana, na gũkorwo ena mũrimũ wa higo, tondũ nĩ ndĩrona macini irĩa ithimaga higo, na maũndũ macio makonainĩe na mũrimũ wa higo.